En komoswek chekisuldoen boishet nebo minsetab chaik ko en betushechu ko kikobois mising' mashinishek kosir boishet nebo kiboitinik netam kesire koyai boishet nebo putetab chaik akondo mabukoik en betushechuto ko kiketoi moshinishek chekinden chaik mabukoik en temikab chaik cheechen amune siketoi mashinishe chito ko sikonyumnyumchi boishet kabotik cheisuldoen kabotishenyuan nebo chaik en imbarenik cheechen kelchinet ake nebo moshinishek choton koyoei boishet en chokchinet kosir non kayoek biik chebo eut boishet age nekararan ko istoi chaik cheyachen akong'et chekororon

Betusiek chebo inguni kokikondoo missing muswoknotet en boisionik chebo kabatisiet kabatiik en eleo en inguni koboisien icheket ii muswoknotet ne bo kasari en kabatisienywa mokyingee mashinishek che kiunen, kiwaen ak kechuchuganen bandek chon kakibute en kasarta non kisuldaen butetab bandek komiten mashinishek ii chekiketoo chebo kasari chekeng'oen anan keboren bandechoton ak mashinishechoton ko ng'oe bandek ii akosto machakwek yeityo kong'etundoo bandek chetililen cheimuch kityok kechuchugan kobaa metetek yeityo kemaa bandechoton akekonor koyomiatin.

Betusiek Che kimi en nguni ko ki kondo mising boisiet ab moswoknatet en kabatisiet en kabatik Che isuldaen temisiet nebo bandek ko mokyingei mashinisiek Che toreti ichek kosuldaen boisienywa moswoknatetab ab kasari ko kiyai ko nyumnyumitu boisiet en kabatik chebo bandek en kasarta non kigese bandek komiten mashinisiek Che kebuten bandek ak olon kakobut keboisien kebore mashinisiek chebo boret nebo bandek mashinisiek choton koistoi bandek ak machakwek koba taban yeityo koyomo bandek Che tililen en oldo agenge yoton ko Imuch kemaa bandek ak kechuchugan koba metetek ak kegonor Che tililen

Biik cheterter kotindoi ortinwekwak chekonore rapishek miten chekikotoi konorwet en benkishek asikondoi kotutin ko biik alak kokikotoi konorwet nebo sandukushek cho kindoi rapishek en kaa ak biik alak koboishe karatasishek choto chekindoi rapishek boishet nebo konoretab rapishek keboishen karatasishek konyumyum kobetyo rapishek anan kechor ak kora anan komiten murek ako imuuch koam karatasishek choton chekikonoren rapishek boishetab konoret nebo rapishek keboishen karatasishek kotindoi kewelinwek kosir ortinwek alak chebo konoret

Biik cheterter kotindoi ortinwekwak chebo olekiboisiotoen rabisiek, biik chechang kogoigoe koboisien rabisiek cheginome en eut, choton ko che koiwek anan ko kartasisiek, tindoi bichuton amuneisiek chekigoyai kocham rabinik chegoiwek en lipanet ab tuguk chon kaal, mwoe icheget kole rabisiek chegoiwek kotoreti icheger konyumnyumchin boisiet nebo liponisiet amun bitunotin en nyumnyumindo, ko rabisiek chebo Mpesa ko ui amun anan komoswek alak chebo liponisiet komotindo icheget oret nebo lipanet keboisien oret nebo Mpesa.

En emetab Kenya komiten kipagengeit meiyumi isurut kobun bikab boror. Isurut kiyumi kobun bik choto cheyoche rabishek en Kila arawa ak kiyumi koraa kobun mungaroshek chekisuldoen bik en komoswek cheterter ak koraa komuche koliboni bik rabishek chebo imbarenik en komoswek chebo townishek, choton tukuk ko rabishek chebo isurut ako toreti sirkalit rabishek choton bo isurut kisuldaen boishonik chik chebo komonut koityi bikab boror. Boishonik chekiyoen rabishek chebo isurut ko kiliponen kiboitinikab sirkalit kiteksen ketechen sukulishek ak sipitalishek ak kechoben ortinwek.

Tetutyet nekikotoi kampunitab safaricom nekekuren safaricom Sacco ko yoei boishonik chekororon koityi biik chebo boror Sacco nebo safaricom kokikotoret kastomaek chin en ortinwek chechang' ikochin icheget rabishek chebo besendo cheyoen icheget mung'aroshek cheterter katuyoniton bo safaricom Sacco konyolu kosirgei chi tugul nekosei kole to chuto Saccoit noto asikonyor kelchinoik cheu chebo besenwek chebo chepkondok nyolu koker kole makikerta chi timin amun safaricom koboishen biik ole oo en emet

Biik ole oo en emetab kenya komokchingei icheget kanetishet akobo ole kiboishoitoe rabishek nyolu keyai kii agetugul keker kele kainet biik koboishen komye rapishek kwak ak kora kinet akobo ortinwek chenyoru en icheget rapishek choton kobo kamanut en chichito agetugul sikobit kosuldaen boishonik chok chebo betushek tugul nyolu ketet ortinwek chekineten biik cheu kekur tuiyoshek ak kong'alen akobo ortinwek chekiriben akeboishoitoen rabishek kora konyolu keibu kanetishet kwo ketesioshek chebo redioishek akeng'alalen en betushek anom chebo wikit sikonyorunen yoton biik ng'omnotet

Betusiek chegimi en nguni ko chegikondo missing boisiet ab musong'notet, ko biik oleo kogikonai icheget boisiet nebo simoisiek amun simoisiek ko tuguk chebo komonut en kasari, miten lipanet nekeboisien simoit olon keliponi tuguk chegeial, miten lipanet nekeboisien Mpesa anan ko rabisiek chebo kora Airtel chekiboisien en simoit, ko kararan lipanet ab simoit amun imuch kogonor rabisiek chechang' chon komoteiboti en eut ako kora ribotin rabisiek chebo lipanet nebo simoit amun nda yan kabiit konyunyuny'et ko imuch keger lipanet nekeyoe en simoit.

En kasarwek ak betusiek Che kibo tai ko kitam komiten ortinwek Che kiboisien bikab keny kogonor rabisiek alak en ortinwechuton ko Che kibo boisiet nebo sandukusiek kitam koboisien sandukusiek anan ko kartasisyek chon kigonoren rabisiek ko ki korom noton ki miten en nyumnyumindo nebo kobetyo kobaten en kasari kimiten en nguni ko en moswoknatetab equity mobile ko ki kotoret bik amun miten kobitunatin mornosiek chebo equity Che bendote kongeten taonit agenge agoi taonit age koimuch koboisien bik boroinoto kogonor rabisiek kwak

En olekiboisiotoen rabisiek ii konyolu itindoi bongonutik asikobit iboisien rabisiek en oret nekararan nemoibu wechowechet noton nebo rabisiek, miten bongonutik chebo kosorwek oeng, miten chebo kasarta negoi akomiten chebo kasarta nenwach, bongonutik chebo kasarta negoi ii ko toretech kenai olekiboisiotoi rabisiekchok, toretech keboisien en oret nekararan, alak en panganutik choton ko cheigere ko ichii ile nyolu ayai nee asiarip rabisiekchuk komaboisien en oreet neya ak kikotoreton noton asuldaen boisionikchuk chebo mung'aret ak kobotisiet amun kiapangan.

Eng kasarta non asuldoen boishonik chu chebo kobotishet komiten uinwek ak cherutik en kosorwek che ter ter kobotik eleo akichek kobunei kaimutik chotok ak cherutik che echen eng kobotishet ko cheu chebo itondap emet oleu emet ko ole amuani kole kiyoitoi ano kobotishet en kasarta nan ya itondap emet kou lo ropani saidi komaimuchi kisuldaen boishet nyon amun pele ropta minutik cho ak uinwek alak kochepo oliet nebo tukuk chekiboishen en imbar cheu katoltoleiwek ak keswek eng ake kora komiten barak kot mising aliet ap tukuchuton ak kiit ake ko nebo aliet ap rututik nemiten ng'weny en kas.

Betushek chekimi en nguni kokikondo mising' boishetab muswong'natet en lipanishet nebo tukuk en kasarta non kiolishei muswang'natet nebo mpesa ko kikonyumyum boishet nebo lipanishet omun olekiboishoitoen mpesa konyumyum mising' amun makat kityo en choto kotindoi rabishek en simet yoton ko imuch koyai lipanenyin en oret nenyumnyum boishet age nebo mpesa ko kikotoret ko keikeit olietab sobet amun ikovhin kastomaek chik rabishek chebo pesendo chekikuren fuliza konoto ko kikoyai kocham biik boishet nebo mpesa kosir non kiboishe rabishek

En betushek chekimi en kasari komitei tetutyet netuchei biik eng' mieindoab borto tetutyoniton keboishen mising' en kasarwek chon miten chito netindoi kaimutik chebo miyonwek en borwekwach kotoreti tetutyonito koliponjin rapishek chon bo kanyoiset ko kararan kii agenge eng' tetutyonoton amun olon kimokchinigei toretet keyoei boishet noton netoku amun kimiten en kipagenge nyolunot en biik ole oo koker kole kachop icheget tetutiet netuche biik eng' mieindoab borto asikotoret ichek en kasarwek chemiten uinwek chebo miyonwokik

En kasarwek Che kimiten ko kindo mising boisiet nebo moswoknatet ne kikoib tuguk Che Chang boisionik chebo somanosiek ko ki koyai kowalak Ole boisioito moswoknatet ab kasari en boisionik chebo Ole kiboisioten rabisiek anan Ole kigonoren rabisiek ko ki kobit kadit ne keboisien kegonoren rabisiek kotienge ak Ole chamdoi chi koboisien kadinaton bik oleo kochome kobo kadit noton nekikonoren rabisiek amun toreti icheget en kasarta non yoe lipanisiet nebo tuguk Che kaal Mamagat koibot rabisiek en eut kobaten Magat Kityo koibot kadinato kwo benkit ne moche kocherunen rabisiek

Kristianik oleo koyoni icheket en kokoitoet ap kepepertap taman kepepertap taman kikoitoi eng tukuk cho kerkei ango chito nitochei ropishek eng kila arawa konyolu kocher kepeperian nepo ropishek chii asikokochin komuktoindet mwoe icheket kole sirat eng sirutik kele kikoito kebebertap taman ako tindoi kayanet kristianik kole olon kaicher chii kepepertap taman kiperuri eng boishonik chi ole kiyoitoi noton angotko toche chito ropishek cheitei elipushek taman komakat kityo kocherchi komuktoindet eliput akenge ak eng yoton koimuch anan koboishen ropisiek chengetunotin kokakokoch komuktoinde.

Olon kisuldaen lipanet nebo tukuk cheterter chekile ko olon kakiolishe kokonech biik chekaoldewech kiit nekikuren risit ne noton koboru kele keal ne ak ne akokelipan siling' ata eng' tukuchoton bo kamanut kikochi chito risit amun andabitu kang'ung'unyet komwa chi kole miten kiit nemakikoch kewekchingei risit akeswa kele koib iman kiyoton anan maib kararan kora keboishen risit en lipanishet asinoe rabishek chetile serikali chebo isurut amun en risitishek kesirei eng' yoton kiit age tugul ak keboei kora beit nebo tukuk chekeal

Benkish Che miten en emetab Kenya kosuldaen boisinik Che terter Che nomegei rabisiek koityi bikab boror alak en boisionik Che isuldoen benkisiek ko cheu chebo kokoito rabisiek chebo besenwogik koityi bik Che mokyingei ak kora koboisien bik kogonoren rabisiek kwak yoton ak kosuldaen kora boisiet ne kicherunen rabisiek en emetab Kenya ko kitam komiten benkit nekekuren chase kobaten kigiger amun kiyoe boisionik Che kibendi taban ak ngatutik kiyoche bik rabisiek Che miten barak kot mising Che kimokoityin bik en kamugenywa ago kora ki oloon kaigochi bik besenwogik ko Imuch konyo bik tuguk en korikwak

En kasarwek Che kibo keny kotomo boisiet rabisiek ko kitam kosuldaen bik en kasarwechoto mungaret ne ki kiwole tuguk ak tuguk Imuch angot ko tindoi chito teta ak I mokyinigei bandek ko Imuch owal bandek ak teta ki tindoi kewelutik mungaraniton nibo tuguk en tuguk amun ki anan komokinyor tuguk Che kemoche kewolun ako kora kiui kenai kele alyet ab tuguk Che koal koune anan tian ak kora ko kimiten kabilosiek Che kisuldaen mungaret nebo kewal tuguk en tuguk kabilanato ko kikuren kambaek ak kiyoe boisiet ne kararan ko wole tuguk kiindochin kiruokindenywa nekekuren kivoi koyai boisinoto kiui amun kiui kenai alyet nebo tuguk ko Kararan nebo rabisiek en kasari

Eng boishet nebo kobotishet nebo kiakik mising ko tuga ko kararan angeker kele kakirip tuga eng kasorwek tukul eng tukuk cheu mionwokik andayon kanam miondo teta konyolu keker kele kakichengchi konyoindet ap tuga asinyokonya ak kotoret komatakonamdake tuga miondo ak kora kararan en kasarta ake tugul keker kele kakiker tuga asikobit kobiongso amun tuga chependote koma biyongdos ko kararan angeker tuga eng koot asikechengchi omitwokik ko noton kotoreti tuga kokon rurutik che chang ako kora nyolu eng kosorwek tugul kerip tuga en tiong'ik cheu kerpesik konyolu kepit akeker kele kakikor kora tuga.

Asi kosulda komie boisionik chebo kinem rabisiek en benkisiek mising ko en chito non kigakonor inendet rabisiekyik en benki ko mamiten oret age ne Imuch kicherunen rabisiek ne Manon kibendi agoi benki oret ne kararan ako nyumnyum ko noton ne kibendi ak igoite kadingung netam iboisien asi icheru rabisiek ko noton oret ne nyum nyum age ne rahisi ne Imuch keboisien en kanemunet nebo rabisiek kararan angeboisien moswoknatet nebo kasari en boisionik chebo konoret ab rabisiek ako Magat en chito koib kadit noton netindoi amun en kasarta age tugul newendi benki koboisien kadinato

kosorweek chegimiten en inguni kogigoib waleet neoo muswoknotetab kasari ak yetunoteet ab taonishek mising iih koen kasuldaet ab baisonik chegitam keyoe en taai, miten boishonik iih chegigochuchuj muswoknotetab kasari ak yetunotete ab taonishek boiashonik cheuu choton iih kochebo yatitaet ab werrik ko kigowalak en betushechu amuun iih kigobosok kasarta negitam kobendii weriik tuum, en inguni kobendii kityok lagook tum en kasarta nebo orowek anan araweet agenge ak alak kobendii wikishek somok, choton tugul iih ko amuun kigowalak muswoknotet ab kasari ak kosomonso biik ak yetunotet ab taonishek iih ko kinkouchi biik taonishek komosiche boroindo nebo kosuldaen boishonik chegibo keny.

Lagok chemengechen en kasari komokyingee icheket kinet akobo olenyolu koteptoo en sobet lagok konyolu kiarorchi akobo atindenik chekibo keny asikobit kokuiyo icheket akobo olenyolu kesobtoo kinete lagok akobo tuguk chenyolu konai en sobet ak olenyolu koburtoo nyolu en lagok ii konetke missing akobo muitaet en kasorwek tugul kerge ang'omiten uinwek angonai lakwet komuita koboisien komie tuguk chekokikochi en konywan akoboiboenjin choton akoetu lakwanan koiku chii noton neingen olekisoptoo miten otindonik chekitam kemwachin lagok kootoreti choton koker akonai olenyolu kiburto en sobet missing komuita.

Kampunishek ole oo chebo oldoishet kokikosir kiboitinik chetoreti icheget en boishet nebo oldoishet tindoi kiboitinik chebendi komoswek cheterter chebo emoni asikwaldechinot biik tukuk kampunishek ko anan keyokto biik chik konyor olikab tukukwak ak miten kelchinoik chebo keyai kou noto toreti kampunit konai komoswek chenyolu kokimit ak konai kora nyalulatenywai ak en besho kora kotoreti konai kole komosta ainon nechomei biik tukukwak mising' ko komosta ainon nimachomei ako kora toreti konai en ole toretitoi kastomaek chi ing' tukuk kobosin olietab tukuk ak kokochi konunoik betushek alak cheu Cho miten ikorwek cheterter

Boisionik cheu chebo Early Childhood Mortality ko ng'ololen missing akobo kobetetab sobonwek en lagok chon kokisich ak kosirto, miten tuguk cheyoe kosirto lakwet non ko kisiche angomonyor kanyoiset noton nekararan ii ko imuch kobet sobenyin ii lakwanoton kobaten en betusiek chekimiten ko kikoyai oor agetugul serikalitab emoni koker kole kokibos kobetetab sobonwekab en lagok chemengechen en kasarta non kisiche kiketyem keker kele kakiyai komie boisionik chebo konyoiset aketes daktariek cheikoito konyoiset koityi kamatik chon siche chererok akora kikochin icheket tuguk tugul chemoyingee asikosob lakwet .

Kasarwek chekimitein en nguni ko kokondo mising' boishonik chebo muswong'natet nebo kasari kiboishen muswog'notoshek chebo noyet kesuldaen boishonik chebo bolotet ak sometab kura boishen biik ketesioshek cheu twitter Facebook ak tiktok kotesentai pongonutikchwai chebo kosomchigei kuraishek kobun biikab emet amune sikoyoe kou noton ko biik ole oo kosubi boishonik kwak eng' simoishek ako oret nenyumnyum noton keityi biik chechang' chebo emoni ko kikotoret noton koyaen ng'ololutil kwak akoaldaen mokutik kwak chenyikoyochin biikab emet en kasarta nekakelewen ichek koek kandoik bo komonut ketesioshek chuto amun inyumnyumchin kandoik boishet nekata kipendoti

Asikobit keker kele kakisuldaen boishonik chebo kerip omitwokik komabetyo en emet ak kimnatet nebo omitwokichoto komiten kakwoutik chenyolu koib chi agetugul kakwoutik choton kotoretech muswong'natet nebo kasari kisuldaen kikokonech muswong'natet boishonik chechang' cheu boishet nebo mashinishek imuuch keboishen mashinishek kibaraiten kabotishe nyon en nyuton ko toreti kotes omitwokik chekinyoru en emet ako chang' rurutik en kasarwechoton kora muswong'natet ko kikoib ole imuch kenyorune wolutik chebo ole kiyoen minutik cho koyait komye miten tukuk chenyolu keboishen kesuldaen kabatishe nyon cheu katoldoleiwek ak kecheng' keswek choton chekororon

En komoswek alak chebo emoni bo Kenya komiten kobotik cheisuldaen kobotishet nebo kumik anan paet ap sekemik olon kakipai sekemik kenyorunen kumiat ako sike cher kumiat ko kekonyei akoi kasarta non kakochop sekemik komie ak kekerer kele kokoyam keyom kumik miten kumik chekiamu en moingonik akomiten chekeamu eng ng'weny sekemik kotienkei kele kameny ano kororon chon menyei moingonik amun inyumnyume boishet nebo keom kumik choton en kasarta nekiamun komakat en chito neamu koker kole tindoi iyet nekiaboishen keamune kenemu kumik kiboishen iyet asikobit komus ana komakas sikemik kasarta nekiamun kumik ak koniton tukuk chekeboishen asimasus biik kora sekemik

En emetab kenya komiten benkishek cheisuldoen boishet nebo koker kole miten komyee ole keboishoitoen rapishek en emet benkit neo en emet nebo Kenya konoto neyoei boishet koker kole karip rapishek chemiten en emoniton bo Kenya yoei boishet benkit neo kowole ndoyo nebo Forex ndonyo nebo Forex ko komosta nekiwalen rapishek chebo emotinwek cheterter yoton keboishen rapiet neu nebo emet nebo American rapiet nekikuren dolait ko en yoton olon kiim dolait koamuani kele inyoru rapishek chetya nyolu koker benkit ne oo kole kaikoji leshenishiek biik cheisuldoen boishoniton bo Forex asikobit komachang'a makoraek cheyoei boishonoto

En boisiet nebo kobotisiet kemokyinige moshinishek chetoret kisuldaen kobotisienyon, kimokyinige moshinishek chekiboisien kekesen bandek ak olon kokotwo kemokyinige kora moshinishek chekiboisien en boisionik cheu chebo kayamsiet nebo tenderek, kerenyun kosipkee ak moshinisiechuton kokikotoret kobotik missing chon mine minutik en mbarenik che echen kochokyii boisiet nenywanet ne bo rurutik chan kakikes cheu bandek komokyingee kiyamsi ko moshinisiechuton ko kikoyai boisiet nekararan koker kole kaiyamsi tenderek chebo tuguk cheterter asikobit komayachekitu olon kakiyamsi tenderek ko imuch kobur en kasarta nekoi komayachekitu tenderechoto.

Olon asuldoen boisienyun nebo kabatisiet ko amokyinigee tuguk cheterter chetoreton koker kole kayai boisienyun ne bo kobotisiet en oret nekararan ,simoit kotoreton aker alyetab minutik akoo miten uinwek chobunee yon acheng'ee logoiwek chenomegee ak alyetab tuguk, miten ole toretiton muswoknotetab kasari en tilet ne atile eng let olon koroker alyetab tuguk cheterter eng oret nebo muswoknotet. anoe ale achon tuguk cheamokyinigee ako anyorunen alyet neu nee kokararan noto akotoreton missing asikobit komowee anan ii komowee hasara en tuguk chon komoche aal anoboisien muswoknotet anoe alee amokyinikee rapisiek chetian.

En kabatik ii che isuldoen kabatisienywan en imbarenik che echen, kobune kewelutik ii che chang ii chebo oleyoitoi boisienwan, miten kewelutik ii cheu chebo rabiisiek ii cheboisien ii kotemen mbaret ii nekokesen minutik, ak kora kewelutiet ake ko komosta nekikonoren ii minutik anan rurutik chon kakekes en imbar, temik ii ko nyoru kaimutiet nebo kowechok rurutik ii chekan kekes en imbarenikwak kosupkei ak itondo nebo emet, ak ngoet ropta mising ii, koimuch kongem ii rurutik ii chon kakibutei en imbar, kaimutiet ne oo nebune temik yon kakobata butetab minutik ii, ko boisiet nebo kotem imbaret nenyon kominchin minutik alak.

Biik chechang' cheisuldoen mung'arosiek cheterter ko koboisien lipanet nebo Mpesa olon koliponi tuguk chekakwal . En betusiechuton ii kokikwo barak missing' boisionikab muswoknotetab kasari ako kikowal iletam kelipondo tuguk. Ki en keny kokitam keliponi rabisiek en eut kobaten en nguni ko kokeyai en oret nebo Mpesa. Ak tindo koimutik chechiket boisietab Mpesa amun ii anan koyogun chito rabisiek chekoliponen tuguk chekakwal ak kasarian kiten ikere kokakowekta rabisiechoton, kokoimutiet neo noton nebo boisietab Mpesa. Nyolu keker kele kokinde ripset nekararan ileboisiotoo Mpesa asikobit komowekto biik rabisiek.

Asikoker kobotik kole kayai boisienywan ii en oret nekararan konyolu koik biik chetindoo kipakenge anan ii chetindoo tupchondit neiyonjindos koyai boisionik en kipakenge konoton kotoreti ichek kosuldaen boisionik cheterter chesire chon kotoyoe chito akenge en temikab gaa koo miten kipakengeisiek chekikotoo chekere kole koyochi temik boisionik ii chekororon cheu chebo kekuru tuiyosiek chebo kanetetab temik en komoswek chebo gaa, olon kokur tuyosiek koimuch kong'alalen akobo kit neyoe icheket asikotokos rurutikwak imuch konam koyumchikee rapisiek cheboisien koalen keswek asikobit ii koyaen mung'arosiek cheterter akolong'unen gee.

biik oleo kokikotoi kipakengeisiek cheno SACCO, SACCO kotuiyetapge nekitoi biik ii chekoiruruko imuch ko biik cheyoe boisionik cheu mwalimuek ii anan ko daktariek kotou kit nekikuren SACCO tindoo agichek kora kobotik anan koo biikab mung'arosiek SACCO cheikochin icheket ii rapisiek chebo besendoo, boisien biichoton rapisiek chebo besendoo kosuldoen mung'arosiekwak anan ii ko kobotisiet, mokotin kowektoo rapisiek kotuten kototun kotar kararan kora angeboisien SACCO en kobotik ak biikab mung'arosiek amun nyoru icheket rapisiek che tuten kotoret kosuldaen boisionikwak ii chebo mung'aret akobarait mung'arosiekwak ak kobotisiet akolipani kityok rapisiek che tuten .

miten kibagengeishek iih chebo muswoknotet nebo kasari cheigoitoo rabishek iih chebo besendo en simoishek, agenge en chenootin iih ko nebo tala, ago miten ngoyondiit netinyegee ak muswoknoton niton iih nebo besenishet ab rabishek nebo tala, amuun miten kamugeet kosoom chito rabishek iih en simeet koboishen oreet nebo lembeita ak kigochi rabishek choton ak ibogoboishen en ortinweek cheimuch kotoreten inendet ako imuch komalibaan, kochoton ko alak en ngoyondishek chebo besenwogik chu bo tala, kora ko anan komagat kelibaan rabishek chemiten barak mising kosiir chegigesom kinibesenii, ko agenge noton en boishonik iih cheyoe besenwogik chebo rabishek kobuun iih tala koib iih ngoyondiit en kwenuut ab biik.

Kiboitinik choton cheterter en emoni bo kenya chemiten en boroinwek che echen en serikalit ii koyoe boisionik chebo butetab ng'atutik chekichore rapisiekab boror kikoet missing boisiet nebo chorsetab rapisiekab boror en kwenutab kiboitinikab serikali angonyor chito boroindo nebo koik kandoindet koboisien rapisiek en oret nebo wechowechet koiboru kole kikong'em noton chepkondok chebo emet chekotokiboisien kisuldoen boisionik cheibu bandab tai en emet asikobit kekirinda noton konyolunot keker kele kakirat ngelelinik tugul chon boisien rapisiek ii en oret nebo ng'emisiet ak kikochi rotutiet nebo kerat en korkoret asitun kityoche konoe kole yaa ngechor rapinik.

mungareet nton iih nebo tuktugushek konegiboishen mising en ruitoinotet en taonishek, kiboishen kimuten kiprutoinik chebendii loindo nemagooi mising en taonishek, miten tuguuk cheisuldoen ketiik ab tuktugushek iih cheimuch kotoret komonyonchi boishonik kwaak iih kastomaek, nyolu kogeer kole koindechi kastomaek kyiik iih beit negararan non kimuteen biik ago koraa konyolu kongololchi kastomaek kyiik iih en oreet negararan nemobo boleet, konoton iih kotoreti komutyi kastomaek chechang, oret age nebo koriib bikyiik ko koger kole kochobchi oleibureen komyee ak komuut en mutyo komo oret ab chaktaet, ak ngimut chito mutyo koboiboenchin kosiir non kiloboten kebirtote, koimuch koyai konyonchi boishet.

en boishonik iih chebo mungareet, ko chito negigureen olindet konebo komonuut mising en biik ab mungaroshek amun sire boishet chito nebo mungareet amuun nwolchi tuguuk iih kogagotoret konyorunen kelchi, kobo komonuut iih keger kele kogiriib olindeet en atkaan tugul ago kiit nan kagomwaa olindet kobo imaan, atkolenchin olindeet iih ibosyi beeit en kiit negomoche, kogaraan anongalal ak oyonchine asigoinen bei negacham amuun kigoyaai kosiir biik boishonik chisuldoen mungaroshek, en atkai tugul iih angonyo olindeet negomoche kiit igere ak iboiboenchi amuun kor kogainyorunen kelchin iih tuguuk chegoib, imuuch ketoreet oliik en tuguk chebo keboshin olyeet ab tuguk ak igochi konunoik.

olon komiten neranyaat nemoche kotooi mungareet kogararan koroon kogeer kole asigotoo mungaret noton iih nemoche, kogeer kole unee indonyo en yoton, miten tuguuk iih chemogotin kot mising en komosweek alak kosiir en komosweek alak, kobokomonuut en chi netouu mungareet en betushek chu konai kole miten kewelutik chegenyoru en mungareet, anan komiten betushnek chemii baraak mungareet ko miten betushek chemiten ngweny, ago boishet nebo mungareet koraa komoche chito netindooi muitaet iiih ak koyonigee en boishet neyoe, nyollu kogeer kole kaisuldaen boishet nyiin iih en oreet noton negararan asigocham biik iih mungareet nyiin, nyolu kogeer kole kaib tuguk chemokyingee kastomaek kyiik ak kochopchinen icheget beeit negararan nechome kastomaek.

emet iih nebo Kenya ko naat mising en konoreet nebo chepkondook amuun tindoo biik chegigogilgee koyai mungaroshek, ak kochome biik en emet ab Kenya kogonoor chepkondook kobaten tagomiten tabushek chebo sitimook ak oratinweek, nyolu kogeer sirkali kole koigiil koyaai boishonik chebo oratinweek asigomuuch biik cheisuldoen kobotishek en komosweek chebo gaa, koitita indonyo rurutik kwaak ak koraa nyolu tagogilgee kochobchi biik iih sitimok en komosweek chebo gaa, amun sitimok kochetoreti keyaen boishonik chechang iih en komoswek ab gaa, konyolu kegeer kele kogitoret mengiing en boishonik chuton chubo ortinweek ak sitimook ,asigoyai boisheet nywaan iih en oreet noton negararan nemomiten kaimuut iih ak,,,